Maũritũ marĩa marũmanagĩrĩra na kwendia indo cia ũrĩmi iria ithũkaga nĩ atĩ ũngĩgũra indo ico ciĩ nyingĩ, cicoke ciĩruhe ciothe o hamwe, rĩu indo icio no cithũke narua na icio nĩ cigũtũma ũte indo nyingĩ na ũthiĩ hathara.

Wagĩrĩru ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa kũnyitanĩra wĩra-inĩ nĩ atĩ, wĩra ũcio mũraruta mwĩ hamwe nĩ ũtheremaga, na ũkarehe maciaro mega. Ningĩ, kũnyitanĩra kũũ nĩ kũrehaga wĩiguano na gũikarania wega wĩra-inĩ rĩrĩa mũraruta wĩra.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboco wa mĩgunda-inĩ mĩnene, na kaingĩ rĩrĩa mboco irarĩmwo mĩgunda-inĩ mĩnene cikoragwo cirĩ cia kũendio mathoko-inĩ manene thĩiniĩ na nja wa bũrũri-inĩ.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩatĩ nĩndĩrona nĩ keki, na ĩrugĩtwo na ũndũ wa ũhũthũ mũno nĩtondũ, úratũmĩra o mwaki ũyũ waku wa kawainda, ĩyo nĩ njiko yaku ya makara, kĩrĩa kĩrabatarania no thaburia, maguta, mũtu na cukari, cumbĩ na matumbĩ, na ũguo nĩguo ũrakĩ ũra ũragĩkĩona keki yaku ĩthakarĩte.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ ũrĩmi wa ngũkũ, na marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ, ngũkũ nĩ cikoragwo cirĩ njega tondũ nĩ cikũheaga matumbĩ, na nĩ cikoragwo ho hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara kũrĩa nyama. Ngũkũ, cikoragwo na ũhũthũ mũno gũcirera nĩ tondũ, no ũcihe nyeni ciaku iria ciĩ mũgũnda, na gũcigũrĩra irio cia gũtũma cikĩrekie matũmbĩ kana cigĩe nyama, ũgũraga rĩmwe na rĩmwe ndũbatiĩ kũgũra kaingĩ.

Harĩ bata kũhe ngũkũ njanjo, nĩũndũ wa kũgirĩrĩria mĩrimũ, na ningĩ gũtũma cikũre cirĩ ona hinya na nĩguo ciakũra, cikũre cikũhe bainda yaku ya matumbĩ, na ya kwendia nyama, na ya, nĩguo ũkĩgĩe na maciaro thutha wa gũgĩciĩka gũcirera.

Ici nĩ waru, na nĩ cionekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ, cihũthĩkaga na atĩ, nĩ cirugaga irio mĩthemba mĩingĩ nĩ cio, hena mũkimo, hena cia gũtukanio na gĩtheri, na ningĩ waru no irugwo na kũhũthĩra hamwe na mũcere, ningĩ waru no irugwo na gũĩkĩrwo maguta-inĩ, ikaruta kĩndũ gĩĩtagwo chips.

Mũthemba ũyũ wa iria tũwĩtaga iria rĩgagatu, iria rĩrĩ rĩthondekagwo na atĩ, nĩ'koya iria rĩrĩa rĩkamĩtwo, ũkaiga gĩbũyũ-inĩ, rĩgaikara thikũ ta ithano, nĩguo rĩkorwo rĩagagata, kũrĩnyua, tũrĩnyuaga hamwe na ngima na ũgekĩra gacukari kanini.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ kuongerera thumu tĩri-inĩ, na ũndũ ũyũ wĩ na bata nĩ tondũ kuongerea, thumu tĩri-inĩ nĩ kuongagĩrĩra ũnoru tĩri-inĩ na ũguo nĩ ũrehaga maciaro mega kũrĩ kĩrĩa ũragĩthiĩ kũhanda.

Maya nĩ matumbĩ, íĩ na nĩ monekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ. Ũhũthĩkagĩra na atĩ matumbĩ nĩ ũtherũkagia, ũkamarĩa rũcini kana hwainĩ kana mathaa me mothe. Ningĩ matumbĩ maya no ũkarange ũgatinangia gĩtũngũrũ gĩaku, nyanya, ũkamekĩra na ũgekĩra cumbĩ ũkarĩa na ngima, nĩngĩ matumbĩ no ũkarange na maguta ũkarĩa na ngima.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmí wa mbebe na rũrĩrĩ-inĩ rwakwa wĩkagwo atĩ rĩrĩ, mũgũnda waku ũkarĩma, ũkenja marima, ũkagũra mbegũ, wagũra mbegũ rĩ, ũgathiĩ ũgĩĩkagĩra mbegũ ciaku cia mbebe marima-inĩ, o karima ũgekĩra ithatũ kana igĩrĩ, warĩkia ũgekĩra bataraitha yaku na ũkaumbĩka marima mau. Waumbĩka marima-inĩ mau rĩ, ũgeterera mbebe ciaku ikũre, ciakũra hena mũthenya wa gũcirĩmĩra, na kũeheria maria marĩa makoragwo magĩkũrĩte. Na ũguo nĩguo ũrĩmi ũyũ wa mbebe wĩĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Nĩ ũndũ wa bata wa gũthiĩ thibitarĩ kaingĩ nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ tondũ, ũngĩ korwo wĩna mũrimũ ũrenda gũkũnyita ndagĩtarĩ no makũrigite na mũrimũ ũcio ũgĩthire mwĩrĩinĩ waku, ningĩ ũngĩ korwo na mũrimũ na ndũmenyekete no ũhote gũthimwo na kwĩrwo ndawa iria ũgũbatara gũtũmĩra nĩguo mũrimũ ũcio ũthire.